eeh ici nĩ mahũti kana nyeni irĩa ituĩtwo kũma mũgũnda, igoka ikanĩkwo haha, igekĩrwo macini-inĩ iria cianĩkwo riũa-inĩ nĩ kũma cĩũmaga, no cĩkĩme mũkĩmo, no cĩrĩo kana no cĩheo ng'ombe mostly no ciendio.

Ũyũ nĩ wenji wa maĩ kuma nathĩ ũrĩa ũheaga andũ either maĩ ma kũnyua, maĩ ma kũhe ng'ombe, ma kũhũra nguo. Maĩ maya nĩmenjagũo nathĩ, naa ũndũ ũyũ ũgĩkwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũteithagia mũno kũrĩa gũtarĩ na maĩ, ta makũnyua. Rĩu matukũ-inĩ maroka no nyende kuona borehole cienjetwo na cigatwara maĩ. Maĩ marĩa marenjwo borehole -inĩ magatwara magatwarũo mũciĩ-inĩ, handũ ha andũ gũka kũgĩra maĩ, haha harĩa menjeirwo. Nĩtondũ, ũngĩrora, hena mĩtungi na hena gabũyũ, ũyũ nĩ togũkorwo nĩ mũndũ ũkũgĩrĩte maĩ haha borehole -inĩ ĩno, no rĩu matukũ-inĩ maroka no twende, kana niĩ no nyende, maĩ menjwo magatwarwo kwa mũndũ mũciĩ, through baibũ kana okĩrĩa kĩngĩ gĩothe mũndũ angĩtwara nakĩo.

ũyũ nĩ ũrugi wa ngima, ngima ĩrĩa tũrona ngima ĩrĩa ĩrugĩirũo handũ nja. Rĩa mbere ndekĩte ũndũ ũyũ kwarĩ mwambĩrĩrioinĩ wa mwaka ũyũ. Na no ndirikane thabũria nĩ yanjinire nĩ tondũ ũgĩthonga ngima no ũcinwo nĩ thabũria tondũ thabũria nĩ hiũ. Na ũkĩruga ngima wage kũ balance maĩ na mũtu ũthiaga ũgakora ngima yaku nĩyatondora. Ngima ĩyo ĩkaga kũhĩa. Andũ makĩrĩa makaga cama wa ngima ĩyo ĩrĩa ĩrugĩtwo na maybe, mũtu nĩ mũingĩ kana maĩ nĩ maingĩ. Ũgakora ngima ĩyo ndĩrĩ na cama. Rĩu ngima ĩno niyendaga kũrugwo nĩ mũndũ ũrĩa ũĩ kũ balance maĩ na mũtu wega nĩgetha ĩkagĩa cama ikĩrugwo.

Ndĩrona ũyũ ta rĩ ũhandi wa nyanya, nyanya iria ihandagwo Narok, kũrĩa mũrĩmi nĩ enjaga irima agekĩra thumu agakĩra maĩ, agacoka akahanda nyanya yake hau after kahinda ka mweri ũmwe na ĩrĩ nyanya ĩyo ĩgakũra agatua agathiĩ akaruganĩria na irio ingĩ ta, mboga, ngima, kana agatua nyanya ĩyo ciĩ nyingĩ agathiĩ agatwara thoko akendia, endia akona mbeca iria ikũmũteithia kũgũra indo ingĩ iria angĩgũra arĩe, ona mbeca icio agacihũthĩra na njĩra ĩngĩ iria nĩ imũhũthagĩria mũtũrĩre wake ũrĩa araikara na bamĩrĩ take kana ciana ciake.

Mũndũ athiyaga agatua ibabaĩ rĩrĩa ikũrũ, warĩtua ũkarĩtinia wega na gatagatĩ ona kana maita mana, ũrĩa ũngĩenda. Thĩinĩ n ĩrĩkoragwo na mbegũ iria tũrona haha, nĩcia rangi mũirũ mbegũ icio itirĩyagwo, ikarutwo wega, ciarutwo wega-rĩ, kĩnyamũ kĩrĩa gĩtigaraga hau thĩinĩ kĩu gĩa kara ũyũ wa yerũ. Kĩu nĩkĩo kĩrĩyagwo, no gĩtinangio wega, gĩcibwo wega mwana aheo, kana kĩrĩyo ota matunda marĩa mangĩ.

Nondute mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, angĩthiĩ oke, egũthiĩ oke na ikũnia rĩrĩa tũgũĩkĩra tĩri, tũiyũrie wega, tũũkindĩre, tũcoke ikũnia rĩu norĩkorwo rĩ rĩa kilo ta naite, tũcoke gũkũ mĩena-inĩ twekĩra tĩri waihũra wega, tũgatũra tũmarima gũkũ mĩena-inĩ kũrĩa no ahande nyeni ciake, no ahande karati, no ahande thũkũma. Haha igũrũ naho no ahande kĩrĩa ekwenda. Mũndũ nĩekagĩra tĩri ũyũ na thumu nĩgetha, kĩrĩa ũrahanda haha gĩgakũra naihenya mũno. Tondũ mũmera waheyo thumu nĩũkũraga naihenya, na waitĩrĩrio maĩ nĩũkũraga naihenya. Rĩu kũndũ andũ arĩa matarĩ na mĩgũnda ya kũrĩma kana handũ mũndũ angĩrĩma, nĩ advisable mũndũ agathiĩ agetha ikũnia ageka ũndũ ũyũ, na akagĩa na handũ angĩtua nyeni ciake ciakũrĩa na famĩrĩ yake.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria maũndũ maingĩ mũno. Wa mbere ndĩreciria ũrĩmi wa mbarathi, mũndũ no akorwo nambarathi ta ithatũ, kana mbarathi nyingĩ we, iria arĩmaga gwake kana iria aigaga gwake cigaciarana na akagĩa na ũhoro wa gũciendia cianeneha, agaciendia mbia nyingĩ nĩgetha ahote mũno gwĩteithia. Ningĩ no njoe ũndũ ũyũ no ndĩcirie ũndũ ũngĩ ndona mbica ĩno, ngeciria ũhoro wa mũndũ ũkoragwo na mahenya ma mbarathi, kũrĩa nĩũthiaga ũgakora mbarathi nĩciacokanĩrĩra cigatengera. Gacagaca-inĩ icio gũkagĩa to rĩu nĩ kũrĩ na mbarathi ya male na female ũgakora nĩ ciagana na no ndĩreciria ũhoro wĩgie mũndũ kũgũra mbarathi ici igĩrĩ agoka agaciga gwake nĩgetha cinenehe na nĩgetha acitũmĩre cianeneha inyitagwo ũgathiaga nacio gwĩkenia na tũmaũndũ ta tũu.

Haha hena maũndũ maingĩ mũno marĩa marangenia, tondũ nĩndĩrona hena ũhũthĩri wa tekinoronjĩ ya kĩrĩũ, harĩa hena andũ marahũthĩra riũa kana rugaĩ ũcio wa riũa gũtondeka thitima ĩrĩa irapump maĩ handũ kuma ndoo-inĩ ĩgacoka ĩkamacokia ho. Kuoguo haha nĩũrona atĩ maĩ mũndũ, no no no ũpump kuma handũ kũhũthĩra mwaki wa riũa ũrĩa ũthondeketwo kuma solar ũgathondekwo ũgathiĩ kwĩ kamacini karĩa karagucia maĩ mau kuma handũ, gagekĩra baibũ-inĩ. Baibũ ĩyo ĩgacoka ĩgatwara maĩ harĩa hangĩ hothe maĩ macio mangĩbatarania. Kuoguo nĩndĩrakena mũno ndona ũyũ, nĩtondũ no no no no ũhũthĩke rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ta maĩ ma irima. Mũndũ enja irima, ũgekĩra mbombo yaku hau irima-inĩ rĩu na maĩ ĩkagĩa na ũhoro wa kũgucia maĩ macio, ĩkarehe nĩgetha wee ũkahũthĩra na njĩra ĩngĩ.